Ĩĩ, nĩ ndecirĩtie gũtiganĩria ũrĩmi, nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Mamwe mamo marĩ ũkunderu wa mbeca, kũrĩa mbeca irĩa ndĩrathũkũma kuuma ũrĩmi-inĩ, nĩ nini, na rĩngĩ ngakora ngĩthiĩ hathara, tondũ wa kũgĩa goro kwa indo irĩa ihũthĩkaga mĩgũnda-inĩ ta bataraica, mbegũ, na irio cia mahiũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ mĩnoga mĩingĩ, nĩ kũruta wĩra mũritũ, nginyagĩa hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mbura kana riũa ihiũ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ wagi wa thoko wa magetha makwa, na thogora wamo, gũikara magĩcenjacenjagia, koguo hagakorwo harĩ haritũ gwĩbanga. Ũndũ wa kana, nĩ ũgarũrũku na ũcenjia wa rĩera, ũrĩa ũthũkagia mahinda ma kũhanda, kũrĩmĩra, kana kũgetha oro hamwe na gũthũkia kĩmera. Ũndũ wa gatano, nĩ kwaga ũteithio wa mathomo ma ũrĩmi, mbeca, na thoko kuma kũrĩ honge cia thirikari. No ona kũrĩ na mathĩna maya, na maangĩ maingĩ, nditiganĩirie ũrĩmi nĩ undũ, wa wendo wakwa harĩ ũrĩmi, kũgĩa na mwĩhoko atĩ, maũndũ no marĩagĩra na ũthundũri ona mĩtaratara mĩerũ ya ũrĩmi. Ta ũtũkania wa mĩmera ĩtiganĩte ĩkahe mwĩhoko, na ũndũ wa gatatũ, nĩ thirikaari kwambĩrĩria mũbango wa gũteithĩrĩria arĩmi na fertilizer ya raithi, na kũheana mathomo ma ũrĩmi.

Ũndũ wa mbere, nĩũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩũ ta drones nĩguo gũthũrimaga mĩmera yakwa, wĩitĩrĩria wa maĩ na tĩri wakwao ũrĩa ũhana, ũndũ wa kerĩ nĩkũiga rekondi ya maũndũ mothe marĩa mabatie mũgũndainĩ ta ihinda rĩa kũrĩmĩra, ihinda rĩa gũĩkĩra thumu, ihinda rĩa kũhũra ndawa na ũrĩa ingĩnyihia mahũthĩro na kũongerera magetha, ũndũ wa gatatũ nĩũndũ wa ũcenjia wa rĩera, maĩ nĩmanyihĩte na njĩra nene na harĩ bata wa kũgetha maĩ rĩrĩa kwaura kũhũthĩra njĩra njega cia gũitĩrĩria mĩmera maĩ itekũhũthĩra maĩ maingĩ na kwarĩra tĩri wakwa mahuti nĩguo kũthaitĩra ũguni wauwo, ũndũ wa kanna gũthaitĩra tĩri wakwa na njĩra ya kũgarũrĩra mĩmera ĩríĩ ndĩrahanda nĩguo gwĩthema mĩrimũ na kwongerera ũnoru wa tĩri, ũndũ ũngĩ nĩ gwaka thito cia kũiga magetha makwa matekũthũka naihenya nĩguo kũhota kwendia indo ciakwa hindĩ ĩrĩa thogora ũrĩ mwega, ũndũ wa mũico nĩ kũiyũkia njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi ta ũrĩmi wa kĩmerera, nĩguo gwĩthema na ũhũthĩri wa ndawa nyingĩ, gũthaitĩra tĩri na ũhandĩ wa mĩtĩ hamwe na mĩmera.

Kũrĩ njĩra igĩrĩ, cia kũmenya kana marũa maku ma ũtwarithia wa ngari nĩ magĩrĩru rũrenda-inĩ. Njĩra ya mbere, nĩ kũgerera rũrenda rwa kũhena motungata ma thirikari rwa E-citizen, harĩa ũhingũraga rũrenda rũrũ, ũkahingũra harĩa handĩkĩtwe NTSA, ũgacoka gũthiĩ harĩa harĩ na history ya wĩyandĩkithia, ũgekĩra namba yaku ta gĩbande kana rĩtwa rĩaku, rũrenda rũrũ nĩ rũkũhingũka na rũonanie marũa maku kana nĩ mama, kana nĩ mahĩtũkie gũkorwo barabara-inĩ, kana nĩ marũgamie, kana nĩ marabatara kwerũhio. Njĩra ya kerĩ nĩgũthiĩ thimũinĩ yaku na gũcaria app ya NTSA ũmĩkĩre thimũ-inĩ, ũhingũre na ũrore kana marũa maku nĩ mega.

Wambere nĩkũmenya kana mũmera ũcio ũraruta honge no ũtwarane na ũcio ũrathiĩ gũciarithania naguo gũkũhe mwĩhoko atĩ nĩũkũgwata na gũkũra. Ũndũ wa kerĩ, nĩ kana mũmera ũcio ũrĩ na mũrimũ oro wothe tondũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũtinia honge cia mũmera ũmwe ũrĩa nĩ mũrwarũ ndũgathamie mũrimũ ũcio nginyagia mũmera ũcio ũngĩ. Ũndũ wa gatatũ nĩ mũigana na ũkũrũ wa mũmera ũcio, nĩwega kwamba kũmenya wariĩ wa honge icio na wariĩ wa mũmera ũrĩa ũraciarithania naguo kana nĩ wĩ ciganaine. Hamwe na ũguo, ng'ethera hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩ mĩcũa kana ĩrĩ mĩnini, nĩguo ĩrĩ na ũhotekeku wa kũgwata naihenya. Ũndũ wa mũico nĩkũmenya mahinda wega hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩirwo gũciarithania tondũ mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ĩrakũra wega hĩndĩ ĩyo nĩyo njagĩrĩru mũno ya kũruta honge.

Thogora wa igũrũ wa mbegu cia kũhanda, thumu, ndawa cia kũhũra ria na tũtambi hamwe na irio cia mahiu. Ũndũ ũngĩ nĩ ũnyihu wa indo cia ũrĩmi icigĩrĩra-inĩ imwe kũria ũkoraga mũrĩmi arabatara gũthiĩ thabarĩ nene nĩguo kuona indo ici na nĩ mathaa marĩa angĩhuthĩrire mũgũnda-inĩ gwake. Ũndũ wa gatatũ, nĩ ũnyihu wa ũmenyo wa thoko na indo iria njagĩrĩru na iria cikinyanĩirie ikĩro. Ũndũ ũngĩ nĩ wagi wa barabara njega na thitoo cia kũiga indo ici matũra-inĩ kũrĩa hindĩ ĩria indo ici cirakinyĩra mũrĩmi, ikinyaga irĩ na thogora wa igũrũ. Ũndũ ũngĩ nĩ wagi wa ngombo na ũteithio wa kĩmbeca kũrĩ arĩmi. Ũndũ ũngĩ nĩ kũingĩha kwa indo cia maigĩrĩra na itakinyanĩirie ikĩro thoko-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwaga kwa mathomo ma ũrĩmi nĩguo kũmenya indo iria cibataranĩtie thĩinĩ wa ũrĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩgũcererwo kwa indo iria ciheanĩtwo nĩ thirikari na thogora wa thĩĩ gũtũma arĩmi maremwe nĩ gwĩbanga wega na gũcerithĩria imera.

Motaaro makwa, harĩ mũndũ, ũkwenda kwabĩrĩria biacara ya ũrĩmi, nĩ kwambĩrĩria na mũgũnda mũnini. Ndakarĩme mũgũnda mũnene, ũrĩa ũkũmũhũmia, na nĩ njĩra njega ya gwĩthema ũhotekeku wa hathara ĩrĩa ĩngiũmĩra. Ũndũ wa keerĩ, nĩ gwĩka ũthũthũria wa rĩera na tĩĩri, nĩguo kũmenya nĩ mĩmera ĩrĩkũ ekũhanda. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũrora nĩkĩ thoko ĩbatarĩte, nĩguo gwĩthema gũgathiĩ hathara, na haũ akorwo agĩthodeka mbeca nyingĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũthodeka mũbango wa biacara yake ya ũrĩmi, matanya, mĩbango, ya gũkinyanĩria matanya macio na ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũcaria mathomo, mawoni, na motaaro kũma kũrĩ arĩmi angĩ, na ataaramu a ũrĩmi. Ũndũ ũngĩ, nĩ kwaga gwĩtigĩra gwĩka mahĩtia, tondũ o ũrĩa egwĩka mahĩtia noguo egũthoma maũndũ maingĩ. Na ũndũ wa mũico, nĩ gũthodeka ũrata na arĩmi, ataramu a ũrĩmi, na onjoria, nĩkuo kũgerera gũthiĩ mĩcemanio-inĩ, mathomo na baratha cia arĩmi, nĩguo kũmenya maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi hamwe na thoko.

Ũndũ wa mbere, mũrĩmi no ahũthĩre indo tha iraĩ, mĩkebe, ngũnia, kana taĩri. Ũgekĩra tĩĩri, na ũkahanda indo ta matharũ, thibinanji, karati, na indo ingĩ nyingĩ. Kwa mũhiano, ikũnia rĩmwe, no ũhande itina mĩrongo ĩrĩ cia matharũ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ gwaka nyũmba cia ngoroba, cia mahiũ, ta ngũkũ, mbata, mbũkũ kana mbũri, nĩguo kũhũthĩra handũ hanini na kũrĩithia mahiũ maingĩ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ ũhũthĩri wa mĩbango mĩerũ, ya kĩrĩu ya ũrĩmi, ta hydroponics, ĩrĩa ĩtahũthagĩra tĩĩri. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no ahũthĩre njĩra ya ũrĩmi, ya gũkũranĩria mĩmera ngũrani mũgũnda-inĩ ũmwe, kwa ihinda rĩmwe. Ũndũ wa gatano, mũrĩmi no ahande mĩmera ya kĩrĩũ ta makunũ. Harĩa matibataraga mũgũnda mũnene, na no ũhande makunũ maingĩ mũno, kamũgũda-inĩ oro kanini. Wa mũico, mũrĩmi no ecirie gũkombora mũgũnda, kuma kũrĩ arĩmi arĩa angĩ, kana mũgũnda wa mũingĩ.

Njĩra ya mbere, ya mũrĩmi kuongerera bainda yake, nĩ kũhanda mĩmera ĩna ikĩro cia igũrũ. Kwanjĩrĩria mbegũ irĩa ekũhanda, ndawa irĩa ekũhuthĩra kũhũrana na ria na tũtambi, ũrĩa ekũgetha maciaro make, na ũrĩa ekũmakinyia thoko mahana. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũhanda mĩmera ngũrani mahinda matiganĩte. Kwa mũhiano, angĩkorwo nĩagetha mbembe, kĩmera kĩngĩ nakĩo gĩgũka kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatu kana ĩna, no ahande waru, kana mboga. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no ongerere ikĩro cia magetha make, nĩguo kũongerera thogora wamo. Ta mũrĩmi wa iria, no athodeke yoghurt, ĩrĩa no ĩmũhe mbeca nyingĩ, kũrĩ iria. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no arore kĩrĩa thoko ĩbatarĩte, na atũe matũa ma kũrĩma kĩndũ kĩu, gĩtaroneka thoko-inĩ. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no atue matua, ma kwenderia mũhũthĩri wa indo ici ĩmwe kwa ĩmwe, atekũgerera moko-inĩ ma mburũka. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no acarie njĩra cia gũthodeka mbeca, na kũnyihia mahũthĩro, ta kũrĩithia njũkĩ, kũrĩma makunũ, thamaki, kwendagia indo cia ũrĩmi, kana kuhenaga motũngana ma gũthomithia arĩmi, mũgũnda-inĩ wake.

Kĩndũ kĩa mbere, nĩ rĩera rĩa kũndũ kũrĩa arenda kwambĩrĩria kũrĩma. Tondũ mĩmera na mbegũ nĩ ciĩkaga wega kũndũ gũtiganĩte kũringana na rĩera rĩa kũndũ kũu. Nĩ abatarĩte gwĩka ũthuthuria wa thoko kĩrĩa ĩbatairie nĩguo ndakanjie wĩra ũkũmũrehera hathara. Ũndũ ũngĩ, nĩ indo irĩa arĩ nacio ta mũigana wa mũgũnda, maĩ, aruti a wĩra na mbeca irĩa arĩ nacio cia kũigithia ũrĩmi-inĩ. Nĩ abatarĩte gũthuthuria maũndũ marĩa mangĩtũma athĩ hathara, ta wagi wa maĩ ma kũigana, tũtambi na mĩrimũ, oroho na ũndũ ũmwe wa kũgũa kwa thogora thoko-inĩ. Ũndũ ũngi, gũkorwo na mũbango mwega wa kũramata mũgũnda ta kũiga rekondi na matanya ma ũrĩmi ũcio. Ũndũ ũngĩ nĩ abatarĩte gũkorwo akĩmenya mũthemba wa ũrĩmi ũrĩa ekwambĩrĩria, kana nĩ ũrĩmi wa mĩmera, kana ũrĩithi orona kana gũtukania mothe merĩ.

Wa mbere nĩ rĩera. Ta rĩu gũkũ nĩ kũndũ kũhehu na koguo mĩmera ĩrĩa ĩhũthĩraga ũrugarĩ nĩguo gũkũra ndĩmeraga wega gũkũ na rĩngĩ no ĩhe bainda nene gũkĩra ĩrĩa ndĩrarĩma kwa ihinda rĩrĩ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ mũthemba wa tĩĩri. Mĩmera ĩtiganĩte nĩĩbataraga mĩthemba ĩtiganĩte ya tĩĩri. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũnoru wa tĩĩri ndũhanaine, na koguo no ũkore tĩĩri ũrĩa wa mũthanga, ũkĩhanda no nginya wĩkĩre thumu mũingĩ. O ũrĩa mũgũnda wĩharaganĩtie, mũhano gũkũ mĩgũnda nĩ mĩhũrũrũku na koguo no nginyagia kwenjwo tũmĩtaro twa gũte maĩ na kũrigĩrĩria tĩĩri ũkuo nĩ maĩ. Ũndũ ũngĩ, no nginya mũndũ ahande mĩtĩ mĩingĩ, nĩguo kũgitĩra matuĩka rĩrĩa mbura nene yaura. Wa mũthia nĩ gũkorwo kuo kwa maĩ na njĩra nene marĩa mandeithĩtie mũno ũrĩmi-inĩ wakwa, na kũnyihia hathara ya gũcaria maĩ kana mĩmera yakwa kũũma rĩrĩa riũa rĩnene rĩara.

Ũndũ wa mbere, nĩ thirikari kũhe ngombo arĩmi a mahiũ, wa kerĩ, thirikari kũgerera rũhonge rwa nyama bũrũrinĩ kũgũraga mahiũ kuma kũrĩ arĩmi na thogora mwega oro ũndũ ũmwe wa kũgũra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Njĩra ya gatatũ, nĩ kũhe arĩmi irio cia mahiũ na thogora mũgwĩthie gũithie nĩguo kũrigĩrĩria Hathara kũrĩ mũrĩmi na koguo mũrĩmi akorwo akĩhota kũongerera rũru rwake. Ũndũ ũngĩ, nĩ kwongerereka kwa ataramu a ũrĩmi na thirikari gũkorwo ĩkĩheana njanjo cia mahiũ nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ na mũrĩmi ndagakorwo agĩthiĩ hathara.

Thirikarĩ, nĩhete arĩmi amacani bataraitha ya thogora wa thĩ, na koguo gũthaitĩra arĩmi kũmania na hathara oro ũndũ ũmwe na arĩmi gũkorwo magĩkinyĩrwo nĩ bataraitha ĩrĩa ĩkinyanĩirio ikĩro na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Wa kerĩ, thirikari nĩ gathĩkĩte mũbango wa gũtigĩrĩra mũrimi wa kahũa na iria arĩ na mbeca ona rĩrĩa magetha mao, maga kũmatha mathogora mega thoko-inĩ. Undũ ũngĩ, thirikari nĩyakĩte ndemu nĩguo kũhe arĩmi maĩ ma kũigana mĩgũndainĩ yao. Oroho thirikari nĩyakĩte barabara iria ihotithĩtie arĩmi gũkinyia magetha mao thoko-inĩ hindĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũheana mathimo ma ũrĩmi na ataramu a ũrĩmi. Ũndũ ũngĩ, thirikari nĩ ĩhingũrĩte thoko nyingĩ bũrũrinĩ kũrĩa mangĩendia magetha mao oroho kũmatha thoko nja ya bũrũri. Wa mwĩico, thirikari nĩ ĩheanĩte ng'ombo kũrĩ arĩmi na ahũri biacara anini.

Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na irio cia kũigana kũgerera ũrĩmi, na koguo indo cia kũrĩa ikagĩa raithi na bũrũri ũkaaga gũthiĩ kũgũra irio mabũrũri-inĩ mangĩ. Njĩra cia kũmenyerera mĩgũnda ta ũhandi wa mĩtĩ nĩ kũrehaga rĩera rĩega, ũthaka, nyamũ cia gĩthaka, na koguo nĩ ũtonga harĩ bũrũri kũgerera atalii arĩa mokaga kwĩrorera ũthaka ũyũ. Ũndũ ũngĩ, rĩrĩa twamenyerera mĩgũnda itũ, nĩ gũthaitĩra tũrathaitĩra marĩa matũrigicĩirie na koguo bũrũri ũgethemana na ngero cia ũcenjia wa rĩera. Ũndũ ũngĩ, kũmenyerera mĩgũnda na mĩtitũ, nĩ njĩra ya gũthaitĩra ihumo cia maaĩ marĩa matũ, tũhũthĩraga kũrĩma, iganda-inĩ ona mĩciĩ-inĩ. Mĩgũnda ĩrĩa ĩmenyereirwo wega nĩ kĩhumo kĩa mawĩra na ũkũria wa ũtonga wa bũrũri.